Kit nenomekee ak lagok chemengechen kosomanet so lakwet kobo kenyishek somok anan kwangwan kimuti kwo sugul sikobit inendet konai kee ak lagok chebo bororioshek alak, en yuto yu lakwet komingin kotor konoe kole bororioshek ichechu cheterterjin kosibkee ak tabioshek ak olemenye, nguno yuto kokoinyoru lagokab mokorek ii ak bik chebunu chemoimuchekee kotuitos icheket ak koib kokwoutiet agenge ak kotestaa kosoman kongen kole mutai koron koter komi kit aketugul neter, nebo oeng kourerioshek urerioshekab lagok chemengechen komutu lagok kobwa kipagenge akobit icheket kobwat ak konai kole nee netos kiyai kokichang sikobit kobaibae echeket.

Yekebet kipandet komo magat ipirtokeiy amu, tuguk cho che che aaksei yekikoit. Yekabet kipandet ko magat iwendi ofisishekab serikali, che nekit, che nekit eng ole imenye. Kito nemagat iiboti, ko kipandet nebo sigindet agenge, iip kartasishek chotok bo siget che cheguget. Kora, ko magat iwendi inyendet agoi ofisishek chotok amu mii tebutik che ketebenin cheropchinkey ak kipandat natak. Magat imwaitoi ileindoi kibet auyio kipandat natak. Kiaboisie kotianit, tatya kora, ko magat imwochini kandoidet nemii yotok ilenjini tos kaimutik ngorcho che koibunu ichenge kipandat notok, akotos imeche iboisie kipandat natak ab kotianit, sikobit kosubun inendet akoker kele kenyoru kipandet, kipandet age ne lel ko nekit.

chichi ko kateeb ngweny en ngecheret kogere taai, koteeb ngweny inendet kouwoon ebchiinit tugeet nemii tainyiin, inendeet kailaach munaook en konyeek chiik, koraa kailaach suut chetuen chetindoo lainweek chelelach, koraa kogailach inendet tai nebirir netindoo maweek chelelach, kailaach inendeet shartiit neleel negagigeer komyee negagirateen tai koraa ak meseet nemii tainyii kotogi kole tindoo beek chegiyee en tamosisyeek oeng ak lasuuk oeng en tainyiin, en batenyiin komii chito negatobi negaituktechi leeet negailaach suut che buluu ak kotoguu inendeet kouyoon kostooi ak kogeree kiito nemii tainyiin.

en ohangla ko chaang tyeniik chetyeni tyenwogik cheterterchiin, terterchiin tyenwogiik chu amuun teer chito negosire, teer saait negogisireen ak koteer betushek chegogisireen tyenwogik choton. Tyenwogiik chu kosubegee ak saait negagimonguneen en kenyiit iih ak kosubeen koraa kiit netesetai saait nooto , en yooton iih komii tyenineet neeoo nechamaat negele kristinda, kristinda kotyeni tyenwogiik chebo chomyeet, inendeet komwoee elemagaat kouu chomyeet, inendeet kechome tyenwoogik kyiik amuun kiboishen en tumweek iih olemii biik cheterterchin cheecheen ak chemengeech, chebyosook ak boisheek, ko tyenwogiik kyiik konaat kabisa ngoit betushek kotunisheet.

En kokwetab kaplem koterchin boisionik akochang boisiet netai ko minetab teronik, minetab teronik kokikotoret missing kokwetab kaplem minishonieb teronik kokikomuch kokochi rapinik kokwetab kaplem yakamin teronik akomuch icheket kwalda kokochi kokwotinywek cheterterchin kora minishetab teronik kokikochi kasit biikab kaplem amun tindoo icheket nyenjet neo nepo lake victoria en victoria kong'ete beek koip ng'ung'unyek kong'eten kwenetab ainet koip konyo tabandab ainet ,yeyoto komuchi biikab kokwetab kaplem konam ng'ung'unyechoton akominen teronik ,teret kemine kosipke ak boisiet nemakat kwai kora minishetab teronik komii koter mi minisiet mi minisiet nekemine teronik chemengechen ,mi minisiet nekemine teret neo, mi minisiet nepo kemin teret nekichope amitwokik.

tyenik somok chechomotin en kokweet nyuun ko lawrence mallot iih, vicky brilliance iih ak killeel, lawrence mallot kotyeni tyenwogiik chebo kanisa inendeet ko kijanayaat nemingin nechechep inendeet kosomoni en suguliit ab kabianga, inendeet ko kichanayaat neimuche kongolochi biik cheechen ak chemengechen, inendeet ko kichanayaat neyoktogee mising en kasiit nyiin, vicky brilliance iih kotyenindeet ne kywoony inendeet kotyeni tyenwogiik cheiboiboiti biik ab kokweet nyuun, inendeet kotindoo tyenwogiik chechang chegigomoong ko kileel kochamaat mising amun tyenwogiik chetyeni, tyenii tyenwogiik cheiboiboiti biik ab kokweet nyuun amun inendeet kotindoo biik cheingeen kodanseen komyee.

kosuup kee ak waleet ab emet kogikobiit waluutik en kalageet ab kee, kii keny kimogomii ingoroik, en keny kogilochi biik ab keny muyweek koek ngoroiik, en yoton booy keny iih ko kii bichoton kimogotindoo ngoroik ab oriit killochi icheget muuito agoratgee abakwaai kasisyeek kwaak, ak ngasari ko kigobiit ngoroik chetrterchiin mii longisyeek iih koraa komii ngoroik chekilokyiin eletegeet, mii kiroisisheek iih angoot koraa ko kigobiit chegeroteen longiniik simat kochunda kotkomaibuut longiit, en keny koraa kimagomiteen kalageet ab kweinik, kweinik en kasarii ko gigobiit ainosheek cheterchin ngimoche kweyoot nebo muiito inyoruu, ngiimoche kweyoot negaginaab ak ketilatil kechobchi rogoonik inyoruu, ngunoo ko,,

Tuguk chebo keny chetos kinam sikotestai kaburetap biik koipchi amdaet agenge. Agenge eng tuguk chotok bo keny che tos kinam eng inguni sikotestai kaburet ap biik, ak kibagenge ne kitindoi bik ap keny, ko kepchei kobit kokwatunwek. Ngepchei emet kobiit kokwotunwek akobiit kandoidet nebo kokwet age tugul, kokonu komeng, komeny biik komye akomuch icheket koib, koipchi ngalek kwak kandoidet nywa eng kokwet age tugul. Kora, tuguk che tos kiib che kibo keny sikotestai kobur biik komyee, ko kepchei tuguk ak mbaronik komyee. Nguno si nginyoru sigikab betushek chu, komakopchechin lagok kwak mbarenik kopsukey ak lagok che tindoi. Kipchee mbaronik betushek chu kelen amuu werik, makepchechin tibik. Ko nguno, ndakipchee mbaronik kou keny kepchechin tibik ak werik, kokonu kobur biik komyee.

Eng' pichait ni, agere biik sogol. Eng biik sogol, ko biik sisit chemii lainda. Eng' tait nywaa, komi chito nekikochin kiy. Chito nekatonon. Bichu komii timin. Timdo koo ako chang ketik. Kora komii biik alake chemi urwet chekatektaeke ketik simatkonam asista. Bichu, kotindoi kirokwek eng' keunek kwak. Kora, ko sumekwak ko echen. Chito ne tai, kokelach kiroisit. Ako togu inendet koarorchin kichanaiyat nemi tait nyi tuguk che magat kwai. Eng' pichait ni, kotogu kole beet. Mii asista nelile bichutok. Bichutok, kengalalchin chito neu chumbindet.

Eng' yu, agere korikab korofa, che tindoi klasok eng' tabanda nyi. Kora, agere ketik che kikikol, ako kiking'ote karnok, ak um ng'unyutab korofat natana, komi kot age ne kikimute benderet. Ako kikinde, kikinde mauek. Atya eng' um olep teket ko kikisir The National Treasury. Ko kiy nenyone ing metit nyu ngaro national treasury, abwoti boisietab rabinik eng' serikali. Ne National Treasury ni, ko icheket le pangandoi, ole kiboisoitoi rabinik ing serikali ing kenyit, kila kenyit. Kora national treasury ini, kotindoi kandoik kwok, chekere icheket kole koboisiei serikali rabisiek komyee, ako tuguk alak tugul cheyae serikali koboisie rabinik chebo biik kwak, ko icheket che isubi. Kora, national treasury, ko icheket chechope sukulisiek che konu rabinik, chechobe sukulishek ak oratunwek chebo serikali.

Eng yu, agere biik chekelach lesoinik che biriren che toindoi mauek. Alak kelach saishek ing eunek kwak. Ko alak, kelach mauek che kakichop komut eunek kwak chebo tai ak chebo katam. Eng bichutok, komi kora mauek che kelakchi katuswek. Eng bichutok, ko kelach chepkulet agenge. Chichotok kelach chepkulet, ko kandoidetab emoni, William Samoei Arap Ruto. Eng' bichutok, komi icheket che kelach saishek eng' eunek kwaak. Kora kotindoi icheket, kotindoi chitugul rotwet eng eut, kotile, akotile pendo akwame. Eng tait nywaa, komii chito ne kelach sait eng eut, ne um iyokochin icheket amitwogik eng' sanit. Eng batet nywa, komii askarindet ne kelach inendet ngoroik chik. Ak biik alak chetonondos tugul, akong'alaldos. Eng yutoyu, kotogu kole, inendet kandoidet nebo um nebo emoni

Eng yu, agere teta ne sirat olep moo. Kora, agere mogongiot ne notok nebunu olep batai. Kibo komonut keyai boisoni amuu, kingobendi tuga akwot olekinye, ko kikiwerie, kikiwerie tuga chechang'. Ako kikituitos. Nguno kikisire tuga kouni, sikobit kikuyo tuga chebo biik che terterchin. Ki chii agetugul ko kitindoi siret, um siretab tany nenyi. Kitindoi nambarit nebo tukchik ko ineke. Nguno ko kikiyae kouni, siyakabet tany kekere sirutik che chotok mii olep moo. Akomugakse kenai kole teta nii kobo kap anum. Kora, kikiyae kouni sikobit kenai tuga chemyandos. Nguno komyani teta, kenae kele ni teta namba titem ak somok ak tiptem angwan komyandos. Nguno kikiboni ak tuga chun alak. Kora kikyae kouni, kikisire tuga kouni sikobit konai ribindet kole tindoi tuga